E picha ma aneno mbele nani ntie nyathi ma imiyo chanjo gi laktar. Koro chanjo ma imiyo nyathini ma konyo geng'o tuoche mang'eny ka polio. Tuoche ma ketho kata tuoche ma miyo nithindo ok bed kod kwe. Koro chanjo ni imiyo nyithindo matindo mantie gi higni moko chopo higni abich eka koro ka gibeto nyithindo madongo tuoche kik lugi. Koro chanjo ni en gima ongeo nyithindo te mapodi mapok ochopo higni abich onengo yud onego giyud kapod gitindo eka dengni oyud kaka nyalo gore gi tuoche ka gin jii madongo. Koro chanjo mar polio kata measles kata tuo moramora ma inyalo mii chanjo. Onego jonyuol tee ong'e kata, ong'e kaka nyithindo gi nyalo yudo chanjo ni nikech en gima onego giyud eka tuoche kik chand gi ka gin gibedo joma dongo

An kanyalo wacho ni sim ma chunya oywe godo en sim moro miluongo ni samsung. Sim ni ahero nikech en gi kamera kata onyalo kawo picha maber kendo onyalo kawo gik moko mang'eny e sim .En gi gimiluongo ni storage moro maber kendo manyalo kawo kendo keto gik moko mang'eny e sim kamora chiel. Ko kiweyo mano sim ni be onyalo timo gik mang'eny e saa achiel kendo, ok otim gimiluongo ni ang'e cha nikech en gi storage kata RAM mantie maber to ber en sim mo olos gi company ma nong'eyo gima timo koro sim ni ema chunya oywe kuome nikech en en sim maber. Koro an anyalo wacho no mae sim ma kanyalo yudo to madwaro en en s twenty two en s prariyo gariyo mano ema en chunya

E picha ma aneno anyalo neno ng'ama youth ma iluongo ni Kasmuel. Koro nyieni nobiro e kar kar ng'e jii kata jii mang'eny nong'eye e ndalo mar mandamano mar gen z mano manotmre higa manokalo ma ka en june kanyo .Manobiro kata nogore ni rights kata rights mag jomantie e higa ma entie ni kose ma wanyalo luongo ni youth kata gen z . Koro en nochung' kaka jatendgi to en ema nokawo kata ne entie mbele mar mandamano gi ko gore nyaka nyaka gen z gi tee oyud gima gidwaro kata, onge kaka sirikal nyalo tiyo to ok gidwa keto gen Z e sirikal ma gitiyo ni .Koro kasmuel ni en anyalo wancho ni en koso ne en ga jatend yudhe e kenya kae koro en Kasmuel makure.

Oboke mag nyuomruok to inyalo yudo e o apis mar sirkal to yude be ok gima tek , nikech idhi to e ofis mar sirikal kata mar kaunti. Ka ok mar ng'ami luongo ni attorney general .Koro kisechopo kanyo tidhi tinyise ni idwaro nyuomo ng'awa tisetimo ang'o. Kidwaro nyuomruok mar kanisa kata nisetimo mar kanisa tidhi yudo oboke mar nyuomruok kuom kanisa manitime nyuomruok mano. Lakini kidwaro time mar sirikal ni to ma nyuomruok mar sirikal to idhie apis attorney general, utimo gimiluongo ni registration, uchulo pesa ma owacho nu asto en ng'ama chung' ne nyuomruok mano, asto omiyou otas mar nyuomruok. Mano koro gima wacho ni in gi ng'ama inyuomo no usebedo ng'at achiel to katya sirikal ong'eyo to oboke miyo mana jii kata nyiso jii ni un usenyuomru to be sirikal ong'eyo mano kata ka

E picha ma aneno mbele na ni kelo thuolo makende ni jii te manitie e sector mar technology kendo orwako gi ni gi bedie kata gidhi gine kaka technology dhi loko ngima gi. Koro picha ni nyiso wa ni gikelo summit e tarik summit mar apar gi ariyo madhi timore e diamonds leisure lodge resort manyie diani tarik ma en tarik ariyo nyaka tarik abich mar April higa mar alufu ariyo pra riyo gadek. Mano ema gima picha mani ni e mbele ni kelo .To kendo okelo paro ma ni kata wan ka kenya, wasegoyo wasekawo teko moro e technology to kendo okawo wa kaka oganda ma ma kenya to ging'iso wa ni podi .Waseneno ni wadro ga timo e vison twenty thirty cha department mar technology kata e technology koni pod wanyalo time , mano e gima biro.

E picha ma aneno, siemona ni nyithindo matindo manigi tuoche mopogore opogore nikech chiemo ma ok rom. Tuwoni ma anyalo neno, magi anyalo wacho ni en tuwo mar kwashiako, en tuwo mayudo nyithindo kagichamo kata ok giyudo chiemo monego giyud. Koro mano e shida ma nyithindo adek manitie e pichani gi tee gin go. Nikech bund igi ineno kaka duong',lakini be inyalo wacho ni gin gi bow legs, mae en tuwo mar rickets ma iluongo ni rickets. Mano be en tuwo mayudo nyithindo matindo nikech ka ok giyudo gikmoko manitie e chiemo magichamo. Koro magi tuoche ma onego nyithindo kata jonyuol ong'e, kagiketo, gimiyo nyithindgi chiemo eka kik giyud tuoche kamagi.

E picha ma aneno , anyalo neno jodongo ariyo kata dichuo ma ng'ata chiel tiyo gi kompiuta. To anyalo wacho ni otemo keto nyawadgi mochung' no e kompiuta kendo okawo gike ma eka oket e system mar inua jamii. Kinyalo kinyalo paro ni inua jamii ni en program ma kenya ma piny kenya noloso mar konyo joma dongo kata joma onge gimoro eka gibe giyud gima ginyalo timo kendo en program makonyo jii mang'eny e kenya kae .Koro inua jamii ni en wanyalo wacho no osekonyo jii mang'eny be moa e kaunti mopogore opogore. To be eka iyude idhi mana e ofis apis mar inua jamii to iketi .Koseketi to idhi neno gima gintie go. koro ema nyalo paro ni ngamo chung' no neno todwa nyise gima odwaro e inua jamii.

E picha mani mbele nani ma aneno siemo na kaka e-citizen tiyo. Koro gini wacho ni kata puonjowa kaka inyalo kawo gik moko kati nyalo yudo gik moko ka citizenship kata ikawo kenya e yo ma ok idhi e apis, kata inyalo yawo ohandi ka in na gi simbi kanyo kata inyalo rango gimi luongo ni visa mokidhi a apis moramora. Koro kaka ang'e ni gini en gima yot nikech idhi mana e google to i search kata irango gimiluongo ni ecitizen portal .Ka ntie kanyo iloso akaunt mari asto dhi miyi gigi tee ma idhi loso kata ikawo citizenship mar kenya kata, ikawo e-visa ikawo foreign residence kata, inyalo kawo kata e-citizen business e-business ma koro mae go dhi gi ohandi ma inyalo loso to iyudo gik moko tee ma onego ibed go kanyo ma kata sirikal ok nya chandi.

E picha ma aneno nyithindo ariyo gi janyuol kata ng'ato achiel maduong' ma gin go to ginindo, ginindo oko kata e yo ma ji kale. Koro mae an anyalo wacho ni en mibadhi ma ji kale mang'eny, to mibadhigi ji mang'eny kale to nyithindo be, inyalo yudo ni nyithindogi be ,gikal akala nikech onge gima ginya timo, nikech kata ka inyalo wacho ni mae janyuolgi, to be maonge gimoro. Koro gin onge kaka ginyalo konyre to janyuolgi ema ok nyal konyogi. Koro gidhi to ginindo aninda gi janyuolgi e ndara kanyo, gine kaka ginyalo yudo konyruok. Lakini kaka mae biro ni, onego an e pacha, anyalo wacho ni onego, kaka janyuol, one kaka onyalo loso mibadhine ,to one kaka nyithindogi ok dhi kalo e mibadhi, kata ka mibadhigi ng'eny, nyithindo kik ne mibadhi mokale ni koro.

Picha ma aneno anyalo neno miyo to en gi nyathi to nyathini otemo losone kata oketone yath moro e wang'e. Koro anyalo wacho ni miyoni be onyalo bedo ni en laktar, to bedo laktar be en gima kelo mor e piny kata e gweng' nikech, laktar ni be kosetiyo tije mar keto ni nyithindogi yath e wengegi, koro nyithindogi be broneno maber. To be bro kelo kwe e gweng'. Koro mae tich ma inyalo yudo mang'eny kendo okonyo ji mang'eny, nikech kata inyalo nene ni oonge kata gimiluongo ni uniform, lakini ong'eyo gimonego otim nikech en japiny mar Kenya. To bedo japiny mar Kenya, nyaka iti atiya kata ka intie sama mar tich, kata ionge sa mar tich. Kiyudo ni ng'at mora mora dwaro kony mari to onego ibed kanyo imi ng'ano kony ma odwarono.